Ũkĩoya ngombo nĩ matigagĩrĩra atĩ we mwene nĩ we ũraoya nĩ tondũ kaingĩ nĩ macokete gũitia mbica ya mũndũ na kĩbandĩ gĩaku, namba ya kĩbandĩ gĩaku kana kĩbandĩ kĩo kĩenyewe ũgakorwo nĩ ũrakĩhũra mbica. Kwoguo gũtirĩ hĩndĩ mũndũ angĩoya thimũ yaku na oye ngombo nayo. Kwoguo nĩ ma make kaga sure nĩ maramenya ũrĩa ũraoya ngombo nĩ we mwene rĩngĩ thimũ ĩyo.